Chiemoni en mchele, waru gi avocado. Mchele, ka wachako tedo mchele. Mchele iketo pi mondo omurre, kosemurore to iketo chumbi gi moo. Kosebedo maliet mopopni, tiluoko mchele tiketo mondo opopni. Ka mchele chiek, to iloso waru. Waru ipoko, kisepoko to ipogo mathisothiso. Mano waru achiel ibaro ding'wen, kasto ichielo. Ichiele ni, ikawo moo iketo. Ka moo osechiek, ing'ade kitunguu, ka kitunguu oselokore marabuor tiketo nyanya moseng'adi tirudo nyanyano marudre ,tiketo waru tilokoiloko, tikete pii morormo. Ka en kikombe achiel, tiketo pii kikombe achiel mondo opopni. Kosepopni tikete sahan, iketo mchele e sahan tiketo waru be e sahan. Kasto ikawo avokado tipoko, ting'ado mathisothiso tikete bathe. Kamano e kaka itedo chiemoni.

Nenore ni ng'atni en jafwambo to kendo otiyo gi gike tich kaka picha mar GPS e fwambo weche .Tijni ng'eny e gero bombe gi gwenge kaka gwenge maonge nderni ,skunde maricho , taonde molil. Jii aila gi biro to fwambo to golo weche kaka kaka gwengego chalo. Gima biro e pacha kaneno tijni ni ng'ato timo dongruok mondo lokruok obede gwenge kata bombewa. Okonyo gwenge yudo nderni, konyruok, maduong omiyo gwenge yudo neno maber kendo oloko pach jii

Ma en ferry. Ferry itiyogo kwonde ma gari ok nyal kale kata dhano ok nyal wuothe, kwonde mag pi, nembni madongodongo. Inyalo ting' kode ji ,geche ,apikni, gik mang'eny. Inyalo ting' kode gik mang'eny e kalo e wi pii. Okonyo e gero ohala, kendo en kar tich mar ji mang'eny. Okonyo jok magoyo ohala ting'o gigegi ka giago e tok nam machielo ka gidhi e tok nam machielo. Kata ka obedo ni en gi ber mang'eny, Ferry osekelo tho mar oganda seche moko. Magi osekelo lit kendo paronwa ni mondo wabed motang' kwatiyo kode, kendo onego wang'i kwan ji kod gik miting'e iye mondo masira kaka magi kik bedi ma walal ngima ogandawa mang'eny.

E pichani gima aneno ni timore kae en romo mar josiasa. Romo mar josiasa ka aneno to gima biro e pacha en , telo matiyo. Ng'ama nitie e gari no chalo ni owuoyo gi oganda kendo ochung' motegno kotemo sero chuny jopiny ok mana pachgi. Romo ma kamae iyudo ni jotelo nyiso jopiny gik ma gidwa timonegi, kendo giwinjo pach jopiny, gik magidwaro kendo rem magingo. Mano kelo dongruok ne jopiny. Ma biro e pacha kendo kaneno picha ailani, ni dwond jopiny iwinjo. Onyalo bedo romo mar siasa manyiso ni jopiny owuok oko mondo one gima konyo ngimagi. Gigolo dwondgi ka ginyiso jotendgi gima gidwaro kendo ginbe giwinjo gima jotendgi ochano timonegi mondo dongruok obed e gwenge. To romo ailago be inyalo yudo ka jotelogo, josiasago sero chuny jopiny gi miriambo. Moko nitie mok gitim mondo jopiny owinjgi, mano ok kel dongruok. Romo ainagi ng'enygi kelonwa dongruok. Miyo jopiny gi josiaisa riwo pachgi kendo giriwo duondgi mondo ging'e kuma nitiere ng'ikruok e gwengegi mondo okel dongruok.

E picha ni nitiere nyithindo ari ang'wen ma nitie bugo kendo nenore ni nyithindo gi tuomo pii. Pii ma gituomo no bok en pii maler. Kang'iyo picha ni maler gi pacha, aneno ni e gweng' ma nyithindo gi nitiere nitie nok mar pii kendo gimanyo pii gi yoo ma moramora. Pii ma gituomo ni ok en pii maler kendo nyalo kelo tuoche ne nyithindo gi.

Pichani chalo ni en ei ndege, nenore e business class. Nenore ni miyo ma obedono ma orwako nanga marateng' majaberno en jawuoth to morwako nanga marakwarno en jatich e ndege kendo omiye math. Alworano nenore mokwee kendo makelo mor mar chuny ne jowuoth, miyogi mor kendo yot e yorgi mar wuotho.

Picha ni anene jii ang'wen ariyo orwako lewni machalre ariyo chalo jok madwaro kony. Ewi ewi pichano ewi mesa kanyo aneno ranyisi mondik ni reception reception .Mano nyiso ni kanyo emikuongi donjo go kidwa penjo penj moramora ka in gi penjo moramora kata kidwano siemni gimoramora kanyo emi kuong idonjo go timiyi kaka gik moko dhi kanyo . Koro jii ariyo mantie mbele jok morwako lewni machal go aparo ni imiyo gi inyiso gi kaka kanyo dhi nikech, kanyo e ma gikuong gidonjo go ema gikuongo yudo go konyruok.

E picha ni aneno ja stima kendo gin jok maywayo teko mar stima e gwenge wa. Stima nigi nengo mang'eny e ngimawa. Mokwongo stima itiyo go e e e ohala , johala kaka josuko, joliedo kata jok ma bede e chiro nyaka otieno, tiyo gi stima mondo ohala gi odhi mbele. Ka stima onge ohala mang'eny ok nyal dhi mbele. Stima be kelo kwe e gwengewa, gweng ma onge sti gweng ma onge teko mar stima iyiso ni kuo, nek kod timbe maundu ng'eny timbe aila gi timore mana kuonde man gi mudho. Ka stima nitie gwenge wa timbegi ok nya bedo. Stima itiyo kos osiptende, e skunde kod kuonde mag lemo be itiyo gi stima mondo gigo odhi mbele.

Picha ni en mar jopuonjre matiyo gi tablet kendo giketo pachgi kanyo. Gimabiro e pacha en lokwuok mar somo e yor mbui. Magi ok gin mana nyithindo matiyo gi matugo gin nyithindo masomo. Somo manyasani mar yor mbui somo ni nigi ber mang'eny nikech osemiyo nyithindwa ong'eyo gik mangeny e yor mbui kendo miyo pachgi yawre mokalo somo mantie buk kende. Giseyudo rieko mar tiyo gi gik ma manya sani kaka ong'we yamo. Mano miyo nyathi nyathi pache yawore kendo bedo gi rieko ma mang'eny.

Picha ni anene got, got nigi nengo mang'eny e alwora wa kata e pinywa. Mokwongo, got ywayo welo. Welo ya oko modo gibi gine got, ka gi ka gibiro giweyo pesa. Kendo pesa go itiyogo e gero pinywa mano kelo dongruok. Marariyo, gwenge man but gode yudo koth maber newach got ywayo, but got koth chwe maber. Mano miyo ji nyalo puro kendo chiemo bedo mang'eny e alwora mantie gi got. Jokmo puro be nyalo kawo chiembgi kendo giuso, mano miyo giyudo pesa kendo gibedo gi thagruok matin. Got bero alwora, alwora man gi got neno maler kendo man gi ndhadho. Mano miyo ji mang'eny gombo bedo kuma nitie got, mano.

Picha ni anene rombo, rombo en jamni mipidho dala. Mokwongo rombo nigi tich mang'eny ne jii. Tich mokwongo ni rombo itiyo go kaka chiemo , jii mang'eny chamo rombo kendo ring rombo en ring'o mamit ne jii mang'eny . Mar ariyo , rombo yiere koseliel inyalo los go lewni, ongede mang'eny nikech yiere nge'ny ong'eny gi yier kendo kelo liet. Mar adek rombo inyalo pidhi mausi mayud pesa pesa gi inyalo tigo eyore mang'eny kaka puonjo nyithindo, mano e ber rombo. Ok gin mago kende rombo nigi ber mokalo kanyo moko moo rombo jii mang'eny tiyo go e yore mang'eny e ngi e aluorawa.

Picha ni anene jamni adek mano dhaing' ariyo gi diel achiel mogol oko mondo ochiem e lum mang'ich. Nenore ni jamni gi osechiemo kendo koro yweyo, mano e gima timore e picha ni.

E picha ni nitiere jamni a ariyo mago dhok . Dhog gi nenore ni ogol oko mondo okwa e lum. Kaka wang'eyo pile ,dhok chamo lum. Dhogi koro ogol oko kendo gikwayo ok otwegi gikwayo e e lum kendo nenore ni gichiemo kendo e lum ma e lum mang'ich.

E picha ni nitie yien, yien ni ni nitiere gi olemo .Olemo ma konyo eyore mangeny kendo kelo mor. Mokwongo olemoni ichamo jii mang'eny ohero olemni. Mar ariyo jok mopidho olemo ni use kendo yudo ohala kuome. Olemo ni konye yore mang'eny oko omedo omedo oketo ngima dhano bedo maber kendo jii mang'eny chamo olemo ni.

Chieng' ntie yien mokwongo anene yiend rabolo mopidhi rabolo en chiemo ne jii mang'eny kendo omedo ngi omiyo ngima bedo gi gi maber. Mar ariyo nitie lum, lum itiyo go e yore mang'eny. Jok moko ng'ado lum loso go udi, lum en chiemb dhok awach dhi jamni chamo lum, lum be mako lowo mondo lowo kik kethre. Mar ariyo mar adek gin yiende. Yiende gi miyo lowo makore kendo gimako lowo kendo gikonye lowo kik kethre kendo gimiyo aluora bedo maler. Malow kucho aneno ka ntie ot ot en kuma jii dake kendo en kuma dhano dake mondo kik kik kik kik koth gogi kik kik gihinyre .

Picha ni nenore ni en kar kaja ocho gi jipo. Nitie boksi marakwar mondik ni sure mano en rabo oyungi. Ma nitie miyo morwako morwako nanga marachar machalo jaocho to ntie ng'ato mbele ne, aluora ne nenore ni kae en kama imiyo jii jipo kod hocho weche kaka weche jok man gi tuoche okimi ma ma ma ioyo mondo onyis gi ni ngima pod dhi mbele kata ka gin gi tuoche aila go. Kae ipuonjo jii kaka mono mono kaka onego gibed mondo ngimagi obed mayot gibed mangima . To kae be ipuonjo inyalo jiw ng'ato ng'at ma ma ngima ne thago kata ng'at man gi shida ijiwe kendo inyise ni inyise kako nego odagi gi gi shida ma gin go go.

Kae chalo en kar dak mar lee ma mag bungu. Gimabire pacha kaneno lee mag bungu en dongruok ma gikelo kendo ber gi .Mokwongo lee mag bungu ywayo welo makelo pesa e piny makelo dongrok. Lee gi be miyo aluorawa bedo maber ka welo wuog oko modo gibi gine lee gi mano nyiso ni lee gi gibero aluorawa kendo gimiyo aluora aluorawa ywayo welo mang'eny. Lee gi be kelo jo ntie jok matiyo ka kendo wawach wach koro ni lee gi miyo yawo ne jok mang'eny kar tich kendo ginyalo bedo gi ngima ngi ngimagi nyalo bedo mayot newach gin gi tich.

E picha ni anene jii aa jii mopogore opogore .Mokwongo, en ker mar pinywa wa. Ma man e bathe mamiye moti ma mokonye ting'o kalatasno ne en jatend jatend yiero mar IEBC. E toke kanyo aneno jalup jaker machon, e bathe kendo aneno japicha. Ker nigi nigi nigi duong' kendo omedo nengo e pinywa ni okelo dongruok ne jopiny, owinjo ywak jopiny kendo otimo ne jopiny gima gidwaro. Ma mamiye kalatasno mano awacho ni ne en ja ja jatend joyiero. Omiyo yiero bedo mayom kendo okonye yiero. Japicha man e toke no en gifwambo nwa weche. Japicha jofwambo miyowa weche matimore e jatend jatend ja jalup jatend piny okonyo okonyo okonyo jatend piny e yore mang'eny. Ka jatend piny onge en okonyo o bedo kaka jatend piny kendo owinjo ywak jopiny okonyo jopiny gi gik ma gidwaro.

Magi gin omenda kendo omenda nigi nengo mang'eny ne jii .Ng'ato koonge omenda ok onyal dak mayot, mondo ng'ato odag mayot nyaka obed gomenda monyalo nyiewo go chiemo , lewni, onyalo gero go ot. Mar ariyo omiyo ng'ato yudo luor kendo bed bedo bedo mowinjore omiyo iwinjo pachi. Ng'eny iwacho ni kionge pesa onge ng'ama gombo kata winjo gimi wacho .Wawacho ni pesa miyo iluori. Mar adek miyo ng'ato bedo gi dongruok. Ka in gi pesa inyalo yawo ohala, inyalo puonjo jii ma yaani oko omiyo jii bedo gi dongruok e gwenge gi. Kaonge pesa onge dongruok manya timore e luorawa kate ngima dhano.

Ma en kodhi kendo kodhi ni en koth rabuon. Ma en rabuon mosegol e puodho mokan. Okane kumoro mochako tii ok rach ka en kama, inyalo kawe kendo ma pidhe mochak olokre rabuon nikech sani tok nya chame. Inya kawe koro ipidhe kendo mochak olokre rabuon mochak obed rabuon mati kode e yore mang'eny e yor chiemo.

Ma iluongo ni dhot, en yath madung' mamit kendo omit be. Itiyo kode e thieth be itiyo kode e medo ndhadhu e chiemo kaka kaka tiyo gi ite mane kore e kuoyo ewi ring'o mobul, rabuon kata alode be. Inyalo kete e kado be mondo omed ndhadhu, inyalo kete e ngano mar mkate kata mar chapat mondo omed ndhadhu kata odum mamit .Inyalo tiyo kode e chai be mondo chai no obed gi ndhadhu mamit dhi dum mamit .Inyalo tiyo kode ite e loso moo, modhi mitedo go inyalo loso gi ite no ee.

Kae nenore ni ipogo jii kothe. Kae aneno kodhi mar oduma ,kodhi mar boo ma inyiewe duka ok ma igolo ot. Magi kodhi mo nyiewe duka molosi moyiewe duka moketi e pakedgi .Koro nenore kae ni ipogo ji kodhi gi. Magi kodhi ma ipogo gi sirikal kendo gin kodhi man gi mbolea margi kendo gin kodhi mati piyo ma ma chamb gi tii piyo kendo tii mabecho ea e puodho kopidhi.

E picha ni aneno yien, yien ni nigo lemo. Mokwongo yien no kapok wadhi e gima gi nengo mar olemo no, wayudo ni yien ni be nigo lemo e ngima ngimawa kata e luorawa. Omiyo aluora bedo maber kendo omiyo omako lowo yien no mako lowo mondo kik kethre, kakoth ng'eny lowo ok ywer nikech kanyo nitie yien. Mar ariyo yien no nigi olemo, olemo no en chiemo ne jii mang'eny, jii mangeny chamo olemo no kendo olemo no ka gichamo olemono giyudo konyruok mang'eny kuom olemono. Mokwongo olemono miyo ngima dhano bedo maber kendo oloso ngima dhano omiyo dhano ok bed gi tuoche mang'eny. Tuoche mang'eny mang'eny magoyo ng'ato ok kochamo olemo omiyo ok obed gi tuche aila no. Olemo no be iuso e chiro magiyud pesa

E picha ni anene yien, yien nigi tije mang'eny. Mokwongo yien itiyo go kaka yath jo jo jo dakteche mag yiend bungu to gi yiende kaka yath. Mar ariyo yien itiyo go e mako lowo. Yien kopidhi o lowo ok kethre, omako lowo ka koth chwe mang'eny lowo ok ywere nikech yien omako lowo. Mar adek yien kosebedo maduong inyalo tigo e gedo, e loso kalatese ma itiyo go e loso penj ne nyithindo e sikul. Yien be kelo tipo ma maduong' ka kar yweyo ne jii mang'eny delni mang'eny opidho yiende ma gitiyo go ne kaka kar tipo sama piny liet. Yien be iwacho ni yien ywayo koth kuonde man gi yien koth chwe kendo kuonde go ng'ich onge onge onge gi masira mar oro nikech yiende ng'eny maywayo koth.

Mae en aora, aora nigi nengo e ngimawa. Mokwongo aora ywayo welo ,jii mang'eny yaa kuonde mabocho mondo gidhi gine oara. Aora kelo ber e aluorawa. Gwenge man gaora kanyo nitie gi ber kendo ng'ich moro mamiyo jii mang'eny gombo mondo obed kanyo. Aora miyo dhano pii ma gitiyo go e ngimagi, pii magitiyo go ka giluoko go giolo ne dha jamni giole puothegi gigole aora. Aora be jii mang'eny dhi aora goya abal jok maonge machiegni gi kuonde migoye abal to gin gaora dhi kuonde go kendo gigoya abal . Jii mang'eny goyo picha kanyo nikech kanyo ber. Koro omiyo aora nigi duong' kendo nengo mang'eny e aluorawa.

Ma en apoyo, apoyo nigi nengo ne jii mang'eny. Mokwongo apoyo ichamo kendo en gi nengo e ngima dhano. Oloso pien dend dhano bedo maber okonyo e swago chiemo e dend dhano. Emomiyo ka ngato iye okuot idwaro ni ocham apoyo mondo oluok iye mondo iye chiemo oswagre eiye mondo iye owe bedo mokuot. Omiyo wang' dhano bedo ma maler jok man gi sida mar wang' idwaro mondo ocham apoyo. Apoyo be jok mapidhe use kendo yude pesa . Gitere chirni ma giyude ohala mang'eny, yiend apoyo be iwacho ni konyo dhano e yore mang'eny ma e yore mang'eny.

Picha ni ng'iso ni ng'ato nitie bugo molosi. Tijni ng'enyne e aluorawa omakore gi weche pii cheko kaka kata loso pii manie bwo lowo kendo neno ni pii dhi ng'iyo kaka pii molil dhi kendo neno ni pipe ok odinre mondo aluora kik dum marach.

Kae anene lum, lum nigi ber mopogore opogore. Mokwongo lum itiyo go e gedo ute. Ni nitiere gwenge moko ma itiyo gi ute ma gidake gin ute lum, koro ging'ado lum mondo gilosgo ute, otende be giloso kar kuonde gi mag yueyo gi lum. Mar ariyo lum itiyo go e miyo dhok chiemo jamni mang'eny chamo lum. Koro jopur ng'ado lum mondo gimi jamni gi kaka yor chiemo ne jamni gi.

Kae aneno kweru. Kweru itiyo go e puro. E pur mang'eny ng'eny ji mapuro tiyo gi kweru mondo gipur go e puodho. Kweru itiyo go e yawo bugni. Kweru be itiyogo e yawo oula mondo pi odhi. Mara riyo eneno low. Low nigi ber mang'eny. Low itiyo go e loso udi. Mara riyo low itiyo go mondo opithi. Low be itiyogo mondo pinje mang'eny aluora mang'eny e gwenge mang'eny gitiyo gi low kagitimo gike gi machon kaka giwichore gi low ka gidwa timo gik magitimo e yoregi machon.

Kaneno kae en kama dhok nyalo modhe .Kae be inyalo tigo ka ithiedho dhok ka ndalo ma dhok tuo mimiyo dhok chanjo idwaro ni kae ikele dhiangi mondo othiedhe kata punda ni jamni mondo othiedhe. Kae be dhok modhe mondo giyude pii maler moloyo pige molil molil mane bath aora .Ing'iso ipuonjo ga jopur ni mo kar dho kar dhok ka kama dhok onego modhe onego bed maler kaka kae.

Ma en kodhi, kodhi ni en kodhi mar cham moro kodhi nigi nengo mang'eny. Mokwongo en chiemo jii mang'eny tedo kodhi ni kendo itiyo kode kaka chiemo kendo medo oketo ngima dhano bedo gi nengo. Omedo nengo mang'eny e ngima dhano. Mar ariyo kodhi ni iuse chiro kendo jok mopidho kodhi ni yude ohala mang'eny ka gitere chiro giuse ma giyud pesa.

Mae en mpira mar okapu, mondo ng'ato otug mpira ni onego bed gi ng'eyo mopogore opogore. Mokwongo onego bed gi ng'eyo mar rundo mpira gi koke ok gi i lwete. Kendo ong'e rundo mpira no ka owuotho gi ka oringo. Onego ong'e paso mpira ne jok motugo go, onego ong'e weche tielo, onego ng'e chikore be alafu mpira ni kitugo onego ibed gi teko ,obed ng'at moluoro chike mar tugo ni , onego ng'e tugo gi jii kendo ong'e wuoyo gii jii ma gitugo go ma ok kel makosa.

Picha ni en mar miyo gi nyithinde ariyo, ma en go e ot . Nenore ni miyo ni miyo nyithinde pache nyithinde be miyogi pache mondo okel winjruok e ot.

Picha ni nenore anene jii ariyo mokwongo en miyo mayach, mar ariyo en ng'atno machalo ni en jothieth kata nyamrerwa mang'iyo mine kaka gi gidhi e ndalo gi magi yach . Nenore ni giwuoyo kendo miyo no nyise pek ma en go e ngimane.

Picha ni anene dayo deye ariyo. Kaneno picha ni to gima bire pacha en gik ma deye wa neno e gweng' kocha, ngima ma gidago kendo ber gi e gweng' kocha. Waneno ni deyewa gi medo nigi medo wa ber e gweng' kocha lakini ngima magidake tok ber. Deye mang'eny sandore e gweng' kocha kendo gikoso kaka gik mang'eny ma dhano onego bed go ka gidak. Ber ma gimedo wa e ngimawa en ni deye gi nyiso wa kaka onego wadagi. Ng'eny deyegi e ma konyo minewa kendo nyiso wa kaka onego gibedi ka giritore ndalo ma giyach kendo kako nego giko nyithindgi. Deye gi bende nyiso wa kaka ne gidak chon kendo mano medowa rieko ewi kaka pi piny ne en chon.

l Picha ni anene jok morwako lewni machalre marokwere gi jopiny . Nenore ni magi jok mokelo kony ne jii e gwenge kendo aneno ka jopiny be nitiere jok ma dongo gi matindo. Nenore ni jogi okelo ne jogweng' jogweng'ni kony kendo aneno ka gintie gi mor e picha ni.

Mondo ng'ato ochak tijni, mae en tich mar wang'o chumbe kaka dhoudi, dirishni. Mondo ng'ato ochak tijno, onego obed gi rieko e tijno. Ji mang'eny motimo tijni, odhi e kar tiegruok mosomo tijni, ma giyudo rieko kata kamano, jok moko osomo tijni kuom ng'iyo kuom jok ma ong'eyo tijni. Kaka inyalo yudoni ng'ato nigi kare mar weng'o, to ng'ato dwa ng'eyo tijni, ng'atni dhi kanyo ong'iyo kaka itimo tijni, mo omak gini moyud rieko kaka itimo tijni. Kisebedo gi rieko e wi tijni, koro mondo ichak weng'o, onego ibed gi gik moko mag tich, gike tijni gin kaka gir weng'o, nitiere gima itiyogo e wang'o gini, nyaka ibed kode, gir weng'oni onego ibed be gi kar stima, tijni nyaka ibedgi sitima mondo itime, nikech stima emakelo mach miwang'e go, onego ibed be gi ogudu gi angolo makonyi miyo wang'i ok kethre kuom ler marienyno, onego ibed be gi jaket makonyi mondo kik iwang' gi wuoche be makonyi mondo dendi kik wang'.

Mae en kar uso gike soda . Kae soda nigi nengo, soda jii use yude pesa . Soda dhano madho kagin gi denyo kendo okonyo e yore mar yudo pesa ne jii mang'eny. Ka jii odhi kuonde ma jii ogudore ogudore inyalo yudo ni ng'ato use soda gi mondo oyud pesa mondo oyud kaka okonyore e ngimane.

E pichani aneno ji adek, nga'to achiel chalo ni puonjo ji ariyo,e gimoro ma ok ging'eyo. Ji mang'eny wanenoga ka ji mang'eny biro e utewa mondo gipuonjwa e gik ma wakia mondo wabed gi ng'eyo. Koro e kaka pichani aneno ka ng'ani puonjo jogi mondo gibed gi ng'eyo e gima gikia.

E b picha ni anene jii abiriyo magin rowere . Achiel kuomgi oting'o picha , picha ni nitiere gima gi gi ging'iye picha ni. Ma matiende ni gigoyo gimoro koro man gi picha no otang'o ne gi gima gigoyo. Mano en picha mar kamera mar picha ma nya sani mitiyo go e goyo gik moko mondo minyalo ma ng'ato nyalo kano biro neno bang'e.

Ne e picha ni nenore ni ni ikonyo jok ma ok nyal ni ma jii mang'eny wayudo ga ni nitie jok moko ma ok nyal yudo gi gik ma gidwaro .Kendo jokony jok man gi uwezo mar konyogi biro kendo konyogi. E picha ni nenore ni jo jo jogi okelo ne jok mok nyal yudo ma onge gi yo mar yuto kony kendo nenore ni gimiyo jogo kony. Gimiyo gi gik ma gikelo negi kendo jogo omor .

E picha ni gima dhi mbele en dhawo mar dhok. Dhawo amr dhok timore e gwenge mang'eny o gi kendo en gi ber mang'eny. Omiyo jii mor kendo sama jii obiro mang'eny neno gini gibedo gi mor. Omiyo jii mang'eny dhi wigi wil gi weche mapek mantie chunygi kendo ginyalo nyiero. Miyo jii paro gik machon ma kweregi ne timo kendo mano nyisa ni gihero kaka ne gidak chon kendo gimiyo timbe timbe machon luor kendo duong'. Kata kamano, gimiyo dhok sandore kendo gibedo gi lit kod hinyruok ma mamoko. Kendo seche moko inyalo yudo ni dhok otho, ok dhok kende ma hinyore, kata jok man ka kanyo be nyalo hiny yudo hinyruok sama dhogo dhawo.

E picha ni aneno jii kendo aneno dhiang' be mitemo soo e nyamburko. Nyiso ni dhiang' ni nyalo bedo ni itere kumoro kata kar thieth ama itere kumoro mopogore gi kar thieth kata idhi use kumoro.

E picha ni aneno jii moting'o kubni mano nyiso ni ni gia manyo pii .Gwenge mang'eny gintie gi yor gi magimanyo pii kendo gin gi kuonde mag manyo pii . E picha ni nenore ni jogi nigi nigi nok mar piii kendo chunogi ni nyaka gidhi ma giwuothi gokinyi ka gokinyi ka gidhi anyo pii kendo giting' pii ewigi nikech gionge gi kaka ginyalo ting'o pii mopogore gi ting'o e wigi.

Mae en tij loso ndara mondo ng'ato ong'e tijni nya mondo ng'ato obed gi ng'eyo e tijni, nyako bed kong'eyo gik moko mopogore, obed kong'eyo mokwongo jok mantiere bathe kono gin jok magedo. Obed gi rieko e gedo nitiere ng'ama riembo tingatinga .Ng'eyo e riembo tingatinga no be ng'atno onego bedgo mondo eka oriemb tinga tinga. Ok inyal riembo gino ka ikia kikia inyalo kelo ma masira manyalo kelo nyaka tho.

picha ni aneno jogweng' nigi nenore ni gin gi welo kendo gimiel ne. Jii jii mang'eny e gwengegi ka gin gi welo kaka jo siasa , jok moya kuonde moko maoko girwake yoo mopogore opogore , jok moko miel ne jok moko tedonegi chiembgi mag gweng'no mondo jogo obil, ging'e kaka gidak e gweng' gino .To kosetim ne gi kamano iyudo ni welo go weyone gi pesa .Emomiyo jii mang'eny ohero rwako welo nikech ging'eyo gima gidhi yudo bang' rwako welo go.

Kae aneno cham mar oduma ,kwonde mang'eny ipidhe oduma, kachako gi alworawa kaka inyalo los oduma, ikuongo ipuro puodho, oduma ipuro, koro ikwongo iloso puodho, koselos puodho mopur, to ikome, iketo koth oduma ,koseket koth oduma to oduma koseti, tidoye mondo ogol buya mondo buya owepiem goduma e yudo chiemo manie lowo. Kosetieki, to oduma dongo,e kaka ,kosedongo mobedo oduma malong'o, inyalo gole e puodho, kendo kelo e chiro kaka koro jogi okelo odumbgi e chiro mondo giyud pesa.

E picha ni, gima aparo ni timore en ing'ado chiemo mathiso thiso ne dhok, chiemo gi ginyalo bedo lum kata tiang' mar oduma ne dhok. Koseng'adi tikawo gi tikano gi ne dhok koro ipidho gi dhok mos mos . Koro kae oseng'adgi ,pod ing'ado gi kasto ibro kawgi tikano gi ne ne dhok mondo odhi ocham gi sama idwar dwarore ni gicham gi.

Ka ka gima aneno ka en nam, nam en gi ber. Mokwongo nam itiyo go e yor wuoth. Inya gwenge mi ma onge gi onge onge kaki nyalo chope gi ndara gwenge ma nam opogo ,itiyo kod feri ,yiedhi mondo ji ochope. Mar ariyo, nam inyalo tigo jii mang'eny kaka jolupo yudo rech e nam. Kendo mondo gidagi nam itiyo go kaka kar lupo .Nam be nigi pii makonyo dhano e ngima gi kaka luoko ,tedo ,olo ne jamni, modho jamni , olo ne cham pii, igo igolo pii e nam . Jii angeny be modak etie nam iyudo ni goya bal e tie nam ka gin ka giol kata ka giwinjo liet tiyudo ka gibire tie nam gibiro goya bal.

Picha ni anyalo nene i yien kata maua moro modongo ma jaber maywayo ndhadhu kata ywayo wang' ng'ato mondo obi one. maua ni en maua maber ne neno.

Picha ni nitiere gik moko ariyo mokwongo maralum gi rakwaro no. Chalo gima isuso go cham igolo koth cham e o gusu mar cham mondo cham odonge, ipogo go ogusu gi cham .Mar ariyo en gima ipuro go. Wang'e ni tinde jii mang'eny ool gi puro mar lwedo kata mar kawo kweru titweyo ne dhiang' tipuro go. Koro jii mang'eny tiyo gi gini e yor puro mondo gipur go puothegi.

E picha ni en onyiso kaka oula pii oketho aluora kata kuonde ma jii odake. Ma gima bire pacha kaneno picha aila ni en kaka oganda mang'eny modak kuonde ma ma pii ketho kata oganda ma kuma pii ok donje lowo mayot, gik magineno ka koth chwe. Mae emomiyo emomiyo jii mang'eny ose oseringo oya kuonde gi mag dak magi koso kuonde ma ginyalo dake nikech pii. Kendo jii kuonde aila gi onego sirikal obi ong'i ndalo kaka gi gidhi ndalo ma koth chwe mondo kik kik oyud masira mar lalo ngima dhano newach yor pii. Kuonde kuonde aila gi jii mang'eny osetho kendo jii mang'eny osewito ngima gi nikech pii ma ma ma ketho gikegi kata utegi ndalo ma koth chwe mang'eny.

E picha ni aneno ji mang'eny kobedo . Nyisa ni nitie romo moro madhi mbele kata nitie puonj koro madhi mbele kae ma ne ne jii mang'eny. Nikech nenore ni jo jok moko bochung' gi kocha machalo jok mawuoyo kod jii. Nyiso ni nitiere puonjo kata wuoyo kata romo manitiere kae.

Mae en tich mar fwambo gi keyo. Aneno nitie picha mar ng'ama golo ng'amo sefwambo kendo keyo nwa weche . Tijni konyo jii e aluorawa nikech mokwongo kaka wan kaka jok matime gimi en yorgi mar yuto . Kasto jok ma ok time kaka jogweng' , jok ma imiyo weche mosefwambi yudo ni iyudo ni ging'eyo kaka chal mar piny dhi . Ibed gi ng'eyo kaka chal mar piny dhi kata ka ok idhi kuma ne gino otimore . Iyudo ni jogi kelo ni wechego kaka notimore ibedo gi ng'eyo king'eyo gima timore e aluorawa.

Picha ni anene nyathi moidho ndiga . Manyiso ni obe en en e oyudo mor seche ma oidho ndike no kendo aneno ka nyathini buonjo . Mano nyiso ni en gi mor e chunye kendo owinjo maber kama oidhe ndike no.

Picha ni wayudo mi aneno nyithindo ma jopuonjre masomo. Ok gisom gi buk, gisomo gi komputa ee ki .Wayudo ni sani ntie lokruok mar osomo ma nyithindo ok ng'i ok ochuno ni nyaka gisom e buk kende, nyathi nyalo tiyo gio simb ong'we yamo , laptop mondo osom kaluwore gi lokruok mar somo mosebedo kendo mano osekelo ber ne nyithindo e e sector mar somo.

E pichani nenore ni jopiny ng'anyo ne jatelo ma ok tinegi maber. Ng'anyo miyo jopiny yudo dongruok magidwaro. Ka jopiny neno ka jatendgi ok tim gima gidwaro, gidhi e ndara to ging'anyo mondo jatendgi owinj dwondgi kendo olokre otim gima gidwaro. Mano miyo dongruok bedo e gwenge kendo tich timore kaka jopiny dwaro ni jotelo otimnegi tich mane omiyo giyierogi.